Chiemoni en rech gi kuon. Rech inyalo tedi manumu kowuok e nam kata inyalo kuongo iwang'e gi mo. Kigole enam to ikuongo isare gi pala to ipore chumbi kaeto imoye kasto kosetuo maber to i i iwang'e gimo maber. Bang' mano, to ichielone nyanya gi kitunguu kasto iketo pi, tiketo rech no. To otuak maber. Kosechuakre maber mochiek tigole. Kuon, iketo pi dakuon ewi mach to pi chwakore, bang' mano, kose popni tiolo mogo tidwale mochiegi. Kasto inyalo chame gi rechno kaka en no.

Mae tich kwayo diek. Diek pile pile ikwayo kuonde ma nitie bunge moko matindo tindo. kendo ma ginyalo chieme. Gima omiyo ok ahero tijni en nikech, chieng' moro kane adhi kwath to iluongo ni

Maendi en tich kwayo diek. Diek pile pile ikwayo e thim kata e pap kuonde ma bunge moko nitie matindo tindo ma ginyalo yudo gima gichamo kaka nyabende. Gima omiyo ok ahero kwayo diek en ni chieng' moro kane adhi kwath, to kich nowuok mokayo diek mane ikwayo kod an bende ne ginegonua diek abich, Omiyo aye chieng'no ok aheroga kwa diek nikech aluor ni gima chalo kamano nyalo chako timore kendo..

Maeki gin rech, rech pile pile en chiemo minyalo cham kosetedi. Machielo, en rech bende kisea lupo to inyalo use e yo mopogore opogore kapod onumu kama kata kosewang'e. Jomoko be nyalo tede e otel maji chieme ma ji chame kanyo e yo mopogore opogore.

Ma en tij ridho oduma. Oduma kosetuo e puodho to idhi kaye gaendi. Kane akuongo timo tijni, en higa machon mosekalo. Kano ema ne atime mogik nikech kane atime to ne achuoyo lweta gi gima ne aridho godo pala manaridho godo oduma. Omiyo ne ok achako atimo tij no nikech lweta ne ohinyre ae chieng'no.

Maeki en tich ting'o oduma. Ng'enyne kowuok e puodho ma oridhe. Pile pile wan wahero tiyo gi punda kwating'o godo oduma koa e puodho. Ng'eny ji opidho punde e gweng', kendo kidwa golo cham e puodho, tinyalo tiyo godo. Machielo bende ji be tinde tiyo gi apiko kata tuk tuk ma nyasani gim, matingo cham mang'eny dichiel . Kata seche moko

Ka gimatimore en ni iyang'o chiaye, nenore ni en dhiang' moro mapod tin ma iyang'o nikech ringe ni aneno kong'eny moloyo mar diel kata mar rombo. To be okoduong' ahinya machalo dhiang' moro mosebedo maduong', aneno kose yang'e kendo koro ringe nioko.

Manie pichani en tich kwayo dhok. Ng'eny ne, ikwayoga dhok e thim kata e pewe moko kata e puothe ma ose kaye cham. Pile pile nyithindo ema dhiga kwath kata jodongo ema dhiga kwath. Tinde bende ji ondiko jokwath matero negi dhok kwath ma ka ang' gisea to oterogi modho.

Gimatimore kae en ni nitie chiaye moko makwayo, eh e tie thim moro. Ginenore nigin rombe mang'eny ahinya nikech ok anyal kwanogi nikech moko opondo. Moko bende neno.

Maen tich omo pii. Omo pii en tich matek emomiyo ok ahere nikech chieng moro ka nwa aa omo pii e nam, kanepok wadonjo tuomo pii to rao nowuok machiaowa gi ngwech kata kamano nwadok mwatuomo pii, mawatero dala

Ma en tich puonjo nyithindo, tijni nigi nengo ahinya nikech omiyo nyithindo ng'eyo gikmoko kapod gitindo. Mondo kata ka gibedo jomadongo to gigi ok chandgi, emomiyo puonjo nyithindo ber.

Maen tich goyo abal goyo abal en tich mamit ahinya nikech okelo mor kendo pii no bende miyo del bedo mamor. An kanakuongo goyo abal to pii nowiyo nikech nagoya abal ka pod akia ne en ei nam kendo nokawa ndalo mang'eny ka pok ang'ee goyo abal

Gima timore e pichani en ni nitiere rawera moro mobedo piny ma nenore ni wang'e okuot. Ochalo ng'ama ogo kata nikech otimo gimoro marach. Kendo ogoye gi ji mang'eny. Dhoge be aneno ka chwer. Ng'ato machalo bende ja apiko ochung' eng'eye kanyo korwako wuoche marateng' to oting'o ogudu ma be biro maratong'.

Gima timore kae en ni nitie ji mantie e bura moro machalo mar ofis nikech nitie ng'at moro ma be ochung' kaji wuoyo ka ong'iyo jomoko ma obedo piny ma winje. Ma en ranyisi mar bura kata romo mar puonjruok.

kaneno gini to gimabiro e pacha en gweng moro ma pii chando chalo ka gima kakoth ochue to oula mwomo kwonde monego bendni oluwo modonj kuonde ma jii odake emamiyo kuonde tee oimore gi pii makelo midhiero mangeny nikech jiwuothe ewi pii kendo ute gi bende pii opongo

gimatimore ka en ni nitiere ng'atachiel motingo nyanya mochiek nikech ginenore giwang ni gin rakwere ngat machielo beotingo adipo moro manigi oganda eie marachar

maeki en tich mar goyo orako kendo miyo del bedo maber kendo del bende bedo motegno gimomiyo ahero tijni nikech tini konyo del an kanepod atin denda netintin kendo kanachako timo tijni nomiyo denda obedo gi teko mathoth kendo denda be nomedore

Mae en tich pidho yien nikech waneno kanyo ka okuny bur, kendo mama morwako law marakwarno pidho yien. Pidho yien en gima ber ahinya ne piny nikech yien pile pile geng'o yamo ka osebet maduong' be ok nyal ketho gik mamoko. Machielo ni yien bende kelo koth. Emomiyo kuonde ma yien ng'enyie koth bede mang'eny to kuonde ma yien tinie koth tinie ga ahinya. Machielo en ni bende yien mako lowo kanyakla. Miyo kata ka oula nitie to oula ok yuer pi nikech tiende yien go mako lowo maber. Yien bende kelo tipo ni ng'ama odak machiegni gi yien kata ng'ama dwa yweyo e tiende kanyo.

maen tich mar loso budget mar ngato owuon kiloso budget mari to ,miyo in gi chendro mar kaka idwa tiyo gi pesa ni main go mamiyo ngato ok nyal chochore kata oyudo pek kotiyo gi pesa nikech ongeyo gima pesa maromo manade monengo bedni otiyogo e timo gimoro achiel kendo pesa machielo botimo go gimachielo mamiyo ngato ngeyo kipimo mare mar tich

gimabiro e pacha kaneno gini en bad bengi mar kcb kata kenya commercial bank maen achiel kuo bengi mantiere e piny kenya kae kuom ranyisi kwaneno kanyo to en kuonde ma ji bede ka girito mondo oti kodgi

kaneno gini gimabire pacha en bad migao mar jolony mag weche mag yamo kata jomapimo chal mar kor lwasi gin emaginyiso wa gigo manyalo timore saasaya machalo koth yamo matek chieng kata gimoramora maluwore gi kor mar lwasi

Ma eki en tich mar rito lee. Koni anenee liech korkacham anene tiga. Lee gin gigo ma bende ber nikech sama jii obiro neno lee to gichulo pesa. Peseagi konyo e yore mopogore opogore kaka dongruok kata chiwo gigo ma jopiny dwaro, ma emomiyo rito lee ber ahinya.

E pichani aneno geche ma opogore opogore, matindo kod nyamburko madongo, mago e achiel kuom gik makelo mor nikech ka inie nyamburko to iwinjo ka chunyi mor inyalo thi kumithiye mapiyo piyo, aneno bende apiko ma be en achiel kuom gige wuoth mitiyogodo e piny sani embe en achiel kuom gik makelo mor.

Ma kaneno tijni to aneno joot mamor ka gichiemo kanyakla nikech miyono toko ne nyithinde to chiemo moko be nie mesa manyiso mor man e chunygi. Ineno ka gibuonjo ka ging'iyo bathe koni manyiso ni joot machiemo kanyakla en joot mamor, kendo dongore.

Mae tich mar luoko kom, pile pile ka kom olil kata ka chwarni odonje tiluonga joma luoko kombe. Luoko kom ok en tich mayot ahinya omiyo ng'at ma dwaro luoko kom nyaka ong'e kakigoyo pi man nigi yathno. Ibedo gi masin ma bende nigi yath e iye, kasto, igoyogodo yadhno. Monditim tijni maber, nyaka irang kom kuonde tee mopondo kendo igo yath e iye kanyo malong'o.

Ma en tich uso e chiro, kuom ranyisi mamani uso nyanya. Timo ohala en gima kelo pesa nikech kiuso, to joma nyiewo nyiewo gi pesa kendo pesani nyalo konyi eyo mang'eny, kendo joma iuso negi bende nyalo yudo ka nigi chiemo. Nikech chiemo ema kelo ngima.

Gimatimore ka, en ni nyathimoro ma hike oktin ahinya , tugo kumoro ma pi ogodore, kumapi ogudoreni en kuma nenore ni taka ng'enye kendo otwomo pi gi chupa moko matindo tindo to otugo godo.

Kaneno gini to aneno piem kata goyo mbaka e kind jok ma ochuny ker mar piny Kenya, kuom ranyisi mae en ma higa alufu ariyo kod apar gakek, to aneno kuom jok ma anyalo lero maber en migosi Raila Amollo Odinga, Matha Karua, Musalia Mudavadi gi Ohuru Mwigai Kenyatta ma be en ker machon.

Chutho to ng'ama ang'eyo kae en mana ng'ato achiel ma en Gavana masani makor gwenge ma kirin yaga ma en Ann Waiguru.